Gino ok thor yudore e aluorawa, to itiyo kode ekunyo bugni matut ahinya ma dhano ok nyal kunyo, kaka bukni mag pi ma igoyo gi teko sitima. Kendo bende itiyo kode e chungo yiende mapek ahinya ma ikaloe weche mag sitima.

Ber ma wayudo e timo tijni en kaka, ji chopo kuonde duto ma gidwaro dhiye eyo mayot, medo ohala kendo ji bende chopo e tijegi mayot. Gino mamiyo ochumi dongore . Bende kelo yot chopo e sikunde, osiptende gi kuonde duto malong'o maji dwaro dhiye.

Ber mawayudo kuom tijni en kaka, yot oro pesa ne jomoko, kata yudo pesa koa kuom jomoko. Kendo tijni miyo arita mar pesa ng' ato bedo maber. Machielo, tijni bende miyo ng'ato yot mar yudo hola.